Kore ntokii ekwee naisum ltung'ani pee iyeloo ana siai naa kaisum ltung'ani tipaat enkokoo tolosho. Naisum sii ltung'ani tipaat enkokoo to murua namanyaa. Nalotuu naitodol ele ltung'ani ajokii natodol neukuni tene shataakini nkokoo, nkokoon nkaaji naitodol sii neekuni tene shoori yaani lchaara neishorikie ninchee enia ndaa enchee nipikakii. Naitodolo sii naikunaki tene piikaki oneikunani tene shoori sii nkaare aikoo nejaa.

Kore ne kwee kenere paa isuma paa naipirita ramata o nkokoon. Kore sii ne aare nenere piii isuma baya duake naipirita dung'uto e nkutukie enkokoon pee aar nkokoon nkulee duake aimuiye saarije tana sii pee aar nkulikai mee tuataa ana nadolita naa neukunita ana naas tenedung'u nia nkutuk enia ntokitin. Naa kenere paa etumia itumorie lo fisaani lofisaani le biotisho e soum pii ituum aiteyeloo atudung'oo nkokoon nkutukie pee meear nkulikai.

kore anaa naa kasaita tesupat oleng temurua aang amuu itum ltungana eitepetaa nkokon mayeeni napuo tomon tomon oimet nolotuu adake nadanyu inia kokoo mayeeni pookin sii tankarake naa biotishoo supat eataa sii ramat supat oleng naaku mbai naasaita tesupat oleng teurua aang

kore ana bai naa netipat oleng paas ana bai pootum duake ltungani biotisho supat notum atubu telbulunye supat amu kore ramat supat naa ninye nkishon supat temalii ang tanaa sii duake tesuom ang amu kore kunaa naa mali esuom nikiramat yoo

Kore taa nkitobirata yanaa Kore nekwee keyeu metaa iata nkitii lataa naare sii keyeu metaa iata nkiti shumpii nounii iata duake likai kitunguu linoo duake lijo matipikaa Kore nedukuya ningas apik lataa suburia Kore piindip atipika inia lata suburia tanaa motii ninshoo motoonai inia lataa tanaa duo lataa nemeruko tanaa lata naruko Kore piipik nipik lkutunguu linoo piitum otoki atipika chumvi Kore piindip atipika nipik nkitii aree aipimakii nkaree kulee kulingana oltungana ondaa niyerita o nomuu ltungana liyarakitaa ana daa alafu ninsho inia aree meitootua Kore peitoktok nubukokii taa lmuchele linono Kore piindip atubukokii basii ninsho taa eyaraa taldakikani tomon oimet tanaa sii taldakikani tomon Kore pooku nintai nitum aishoo ltungana linono liteyataka

Eeh kore neekwee naa kaang'as apiik nkaare subuuria ore paa atuum atipikaa naishoo meerewuaja . Ore pee erewuaju aluong'uu yaani aluong'uu nkaare aaku meirouwa oleng nemee eiroobi sii. Kore paa atuum aaikonaa neeyau duake nee napiik enia nkuluung'aa enganoo natuum aing'olaa natumii duake napiik nkitii chumfii nkiini chumfii napiik nkinii sukari naa natuum aitibirire ana ntoki naa ena ndaa aitibiraki. Napiik si laata eeh pee motooi oleng.